Tijni mar uso chiemo kata matunda kod gik mamoko echiro en gi ber mang'eny ahinya eyi oganda. Mokuongoni tijni konyo chiemo chopo echiro ewang' machuok kendo miyoji yudo chiemogi eyore ewang'yo mayot. Mar ariyo ,ni tijni konyo nyiri kod chuo mantie egweng' yudo tich kendo uso gigi kendo miyo pesa. Mar adek ni joma uso chiemogi yudo faida magi nya tiyogo kuom yawo biashara moko kata timo gik moko ne gie oot.

Tijni mar uso chiemo kod matunda e chiro kod gik mamoko e chiro nitie ber mang'eny ahinya e oganda. Ber mokuongo ni omiyo chiemo chopo e chiro e yo machuok kendo omiyo jogweng yudo chiemo e yoo mayot. Mar adek ni okonyo nyithindo kod nyiri gi vijana mantie e gweng yudo tich kendo ka giyudo tijni to giuso gigi kendo giyudo pesa mar timo go gik maginya timogo makelo ber e ngimagi. Mar adek ni joma uso gigi bende ,eeh, yudo pesa kod faida maginyalo tiyogo kuom yao go ohala moko kendo ginyalo tiyo go kuom yao, expand ohala gi ni

Tijni mar pidho nyanya nachako kane an e skul mar secondary, secondary e kaunti ma Nyeri. Gimane otimore na mokuongo aparoni, mapod aparo nyaka sani ni en ,kane ose, oketwa e grube madhi pidho nyanya gi tomiwa kodhi mondo waket e seedbed mondo wariti ka gisedongo to wapudh gi wachak pidhogi. Koro nwa keto gigi to wawegi gimoro one week e seed bed kacha. Kane waduogo wayudo ka, nwa yudo ka, eeh, gweno, gwen obiro, eeh, okegi okegi makata onge mane otii kata achiel, gwen nokegi okegi kendo ochamo kodhi meke nyanya gi tee

Gimaparo kaneno gini en ,magi jotug rugbi, aneno ka gima ng'at moro jatugo moro obet piny kendo moro aneno ka hoye . Chalo ka gima ohinyore e sama ne gitugo kata gimoro otimorene to olwar piny . Aneno ka ng'ato hoye mondo ochung' malo.

Chiemoni anyalo chame kama, mokuongo luoko lweta to abiro abet piny to akawo uma kod pala. Kase kawo uma kod pala to abiro ng'ado kekni to achuoyo gi uma kendo kijiko be akawo kase chuoyo gi uma to achamo. Kendo modong' gi be achako achuoyo gi uma to achamo. Odumagi be abiro kawo gi lweta to amuodo alafu abiro bet ka achamo gini kama, ka asetieko to amodho pi.

Tijni ka neno kaka itime egweng'wa , aneno kagima jogi uso dhok lakini dhok kwa dhogni aneno ka jogi rito, seche moko girito ka oduma osegole epuodho to kendo gi keto ma dhok epuodhono ka oduma osegol to gichamo oganda meke, oganda meke oduma ka. Kendo joko be dhia adhia to twe dhok e pap, kagise twe dhok epap, to gi wegi kanyo nyaka godhiambo to gibiro gigologi to giterogi gi ka modho pii. Aya Mar ade Mar ariyo, Mar adek, ni jomoko be wegi aweya e pap kamano wegi aweya epa to gi bet kamoro to gi ng'iyogi kaka dhok chiemo kendo ka gi neno ka dhiang' dhie e puoth ng'ato gi dhi kocha kendo gi dhi gigeng'e to giduoke kuma dhok wetegi nitie.

Gimatimore ka, aneno ji mang'eny e puodho, aneno wazungu be kod wainde aneno, aneno ng'ato korwako lepe NYC kendo aneno jomoko kochung' e bathgi, kendo aneno ka gimako yien moro giketo e bur mar pidho yienni. Koro gimatimore ka apa ni jogi, pidho ombasa moro .

Tijni mar agriculture mar pidho bel nitie gi ber mang'eny ahinya ei oganda. Ber mokwongo ni tijni kelo chiemo ne oganda kod jo alwora mantie e gweng'. Kendo mar ariyo, tijni kelo pesa ne joma tiyo tich mar pidho belni. Kendo tijni nyalo kelo chiemo ne dhok kod gwen ma ji pidho . Tijni kendo iyudo ni kendo nyalo bet supplier mar chiemo e skunde matedo nyuka ne nyithindo.

Eh, tijni chon ne jii time kama. Jokwedhe ne we dhok e pap kata e ,ei puodho mar oduma moseridhi mondo gichiem, to gichiemo, alafu godhiambo gibiro titerogi mondo, kama gimodhe pii alafu gitero gi dala. Lakini tinde iyudo ka chiaye gi oger negi udi e bath, mana e tie ot, e tie dala kuma iketo negie chiemo kendo pii be nitie, oketnegi kuma gimodhe kendo kanyo ema inyiedho gie

Tijni mar kwa dhok e alworawa, aneno ka jokwethe timo kama. Gikawo dhok to giwe e pap mantie gi lum, to dhoge gi kwa kendgi. Alafu jokwedhe gi bet kamoro to ng'iyo dhoge gi ka be ka donje puodho meke ji to gidhi gigomo gi. Gidog kuma jowetegi nitie.

Gima aneno ka aneno ka anguro maduong' ma dhako onindo pi, kenda neno ka thinde dho dhodho thuno. Koro gima timore ka en pith mar anguro.

Tijni mar pidho rombeni nitie gi ber mang'eny ahinya ei alwora. Ber mokwongo, ni chieth mar rombogi inyalo ti kodgi kaka mbolea kendo omiyo ombasa ti maber ahinya. Mar ariyo, rombogi inyalo usi kendo kelone jopur pesa. Kendo, rombogi moko be inyiedho, kosenyiedhgi, to chagegi be iuso .

Tijni wayude ber ma ber mokwongo ni inya ti kod kembni gi kuom kuom loso blan blangete kata dufe. Kendo moko biloso go jaket maber kuom kingo wa e koyo mang'eny.

Tijni mar keyo pamba nitie gi ber mang'eny. Mokuongo en ni pembnigi inya tii go kuom loso ongeti meke pamba kata swetni meke pamba makingo kuom koyo koyo kendo.

Gima bire pacha kaneno tijni, aneno ka magi jo ma japur mo pidho awendo. Kendo ma tich tich ma ber kabisa e alwora nikech okelo chiemo.

Tijni mar pidho mbata kod gwen gi atudo, e aluorawa aneno kaji timogi eyo machal kama. Aneno ka jogweng' weyo aweya gwen kod atudogi gi mbata gi bayo e pap alafu nitie seche ma iluongogi to ibayo ikeyo negi oduma kod bel to gichamo alafu pi oket negi e bath ot to gibiro gimodho, alafu godhiambo to ikawogi iluongogi alafu gidonjo eot mar gwen.

Aaah, tijni mar pidho mmh,mbata eeh, chieng mokuongo mane atime, natime mokuongo ka an e primary klas eight. Aparo ka jonyuolna nowena mbata gi mondo amigi chiemo to kuom hawi marach ne dhot madonjo e od mbata gi noyaw tone arwako lau marakwar, koro mane adhi miyogi chiemo na dhi ketone bel, napo mana ka mbata owuok ngwech, nolawa ma serious, nadhi aidho mana yien eka owere koda.

Tijni mar pidho apuoyo anyalo puonjo ng'ato kama, anyalo ng'iso ng'ato okwong oger ot. kosegero ot, to omany chiemo kendo kuma obro yudo chiemo pile pile, alafu ochak gi apuoyo abich, mang'eny ahinya ochak gi abich. Kosechako gi abich, to oritgi maber kendo omigi chiemo . Iyudo ka maybe one to three months kama tiyudo ka apuoyogi osechako nyuolore.

Ber mayudo kuom tich mar pidho apuoyo mokuongo ni anyalo ee uso apuoyogi ne ji kendo kelo pesa. Mar ariyo anyalo yang'o apuoyogi kendo atii kodgi eyor chiemo.

Aaah, gima timore ka aneno mama, mama moro kotingo nyathi, aneno ka dhok be oket e pap, chalo kagima gikwayo. Aneno ogada gi ot moger kamoro kendo yiende be aneno e bathe kanyo

Tijni oselokore, nikech chon niyudo ka ji dhi e puodho, kendo loso puodho gi jembe kod kwer, lakini tinde ji tiyo kod dhok kod tractors mabiro kendo puro gigi, kata tinde harvesting ka ji dhi harvest kata oganda, kata mchele, iyudo ka gitimo, gitiyo gi tingatinga, mabiro harvesting gigi.

Tijni mar doyo kabej. E alwora wa aneno ka joka tiyo gi, ji tiyo gi kweru miluongo ni fork. Alafu gikelo loo, gikelo loo e but kabej. Kagisekelo loo kendo gichak giduogo gipudho mbuya moramora man motii e kind kabeje gi.

Tijni mar pidho anguro nitie gi nengo e alwora nikech chiedh angurogi be itiyo kodgi kaka mbolea kendo miyo oduma kata oganda ti e yo maber. Kendo tijni mar anguro inya yudo kiuso angurogi e butchery kendo kelo pesa ne japur.

Tijni mar eeh, kwa chiaye kata pidho chiaye oselokore bang' kinde e wang'ayo machal kama. Chon ne jii we aweya chiaye kwa akwaya e pap to godhiambo ibiro gol gi titero gi kar modho to kosegol gi kar mondo titerogi e ot ma gininde. Lakini tinde iyudo ka chiaye gi ogernegi udi mana machiegni gi ot kendo kuma iketo negie chiemo gi kuma gimodhe pii alafu kuma inyiedhogi be nitie e odno

Gima okuongo manyalo advise ng'ama dwaro tiyo tijni, ni omany kuma pi maler nitie. Kosemanyo kuma pi maler nitie to okuny, okuny yawoni,.. Ka osekunyo yawoni to oketone kuma pi donjogo kendo kuma pi wuok go alafu okawo rech mathindo thindo nyithi rech to oketo eiye. Koseketo eiye to pile ka pile obiro bet ka obanegi kata kuon, kata chiemb rech to obayo negi ewi pi.

Tijni mar pidho rech e yawo, anyalo puonjo ng'ato madwa chako time kama, akuongo anyise ni omany kuma pi maler yudore. Kosemanyo kuma pi maler yudore to okunyo yawoni, kosekunyo yawoni to oketone kuma pi donjo gi kuma pi wuokgo. Alafu oweyo pi donjo kosedonjo ma opong' okawo nyithi rech oluto eigi, oluto ei yawoni. Koseluto to pile ka pile omanyo chiemo kata kuon to ong'injo matindo tindo to obayo ewi npigni pile ka pile mondo rechgi oyud chiemo.

Eeeh, ot, udi meke sayans mar ICT asedonje e skul miluongo ni Kirimara high school mantie Nyeri kaunti. Gik mane aneno ni onego omedne gini naneno ni onego oketnegi Wifi, omednegi wifi keto onyiew negi laptop, laptobe kata onyiew negi kompyuta manyasani mamiyo gi gi access weche manyien eyoo mapiyo

Gima timore ka aneno od kamnio kendo aneno ka chalo kagima otoko tong'.Kendo aneno ka osetoko tong' mang'eny marochere to en piny

Tijni mar pidho apuoyo, anyalo puonjo ng'ato otime kama. Akuongo anyiso ng'ani omany sing'enge kod bepni, mondo olos go udi meke gini, alafu malo negi oketonegi mabati mondo ka koth ochwe to kik lwarne apuoyogi. Alafu koseloso ot mar apuoyo, olos kuma obro yudoe chiemo momiyo apuoyogi. Kendo oikre e wach pesa nikech gigi dwaro pesa maber mondo gidong e yo maber. Ka osetimo kamano, to ang'ise ni odhi onyiew apuoyo mamon kod machuwo, toketogi e udi ma opogore opogore. Koro sama gidwa nyuol, tokelo mawuoyi cha toriwo gi manyako, to owegi e ot kanyo.

Tijni nitie gi nengo mang'eny. Mokuongo matunda ni, matunda ni inya tii kode kaka, inya chame kendo inya yudo ka jomoko keye todhi use e chiro kendo kelo pesa. Kendo moko inya yudo kendo be, en gi kodhi kendo kodhi ka inya tii go kuom, inya pidhgi kendo mokel ,eeh, ombasa gi mang'eny

Tij ni mar pidho kich nitie gi ber mang'eny mawayude mokuongo omiyo wa mo kendo moni inyalo ti kode eyor tedo . Kendo be inyalo use mokel pesa , morni kendo inyalo ti kode e yore meke thieth ka yath

Tijni mar pidho kich nitie gi ber, ber mokuongo ni okelo moo to mor kichni inya tii kode kuom tedo kendo e yor chiemo kendo, inya tii kode e yor chiemo. Morni kendo inya usi makel pesa, mor kich kendo itiyo kode e yor yath en okelo, kuom thiedho tuoche moko

Gima timore ka aneno mama moro ka entie omako tol motwe, motwe go punda. Aneno ka en gi kibuchemeke pii kendo aneno ka en gi agwata moro momiyo go punda pii. Koro gima timore ka apani mama ni obiro e yor emeke mar manyo pii motero e dala

gima biro e pacha kaneno tijni mar pidho faras mokuongo ni ng'ato nyalo tiyo gi faras e manyo pesa inyalo yudo koketo nyithindo idho ewi gini ewi farsni to oyudo pesa mar ariyo inyalo yudo ka farase gi ihaya gi itero gi kamoro e maonyesh o moro ma idhi tang' ne ji.

Tijni mar pidho ngamia nitie gi nengo e aluora. Mokuongo ni tijni mar pidho ngamia iyudo ka okonyo jii kuom weche meke transport kendo otero jii kuonde mabor. Mar ariyo iyudo ka tijni mar ngamia jii, nyiedho ngamia gi kendo kelo chak minyalo usi kendo jomoko e pinje maoko iyudo ka chamo ring'o ni mar ngamia, eeh.

Tij mar ngamia nitie gi nengo e aluora. Mokuongi ni ngamia gi inya tii kodgi, inya tii kodgi, inyalo yang gi kendo inyalo chamgi ka chiemo. Alafu mar ariyo ngamia gi inya tii kodgi e wanga yoo mar transport. Iyudo ka otero gi, otero jii e taonde maboyo kendo tijni mar ngamia, ngamia gi inya nyiedhi kendo kelo chak miuso

Tijni mar pidho winy kaka gwen, awendo atudo gi mbata nitie gi ayudo ber mang'eny. Mokuongo ni winje gi anyalo uso kendo kelo pesa. Kendo inyalo yang'o gi, kiseyang'ogi to inyalo ti kodgi e yor chiemo. Mar adek iyudo ka winjegi be nyuol kagisenyuol to tongegika inyalo usi kendo kelo pesa

gima timore ka aneno ka dhuol maduong' chamo nyithi gweno, thuol maduong miluongo ni black mamba aneno komuonyo nyathi gweno

okondoni iloso go okondo mar go otenga mitiyo go e kanisni kata e aruse, iyudo ka ji orwako gogo otenga mondo omor go ji.

Gima biro e pacha kaneno gini ,aneno ,aparoni ma temple meke waindi kendo aneno misumbni maliel e stairs gi. Sana sana e temple ni gima aparo, gima biro e pacha en kuma ileme

Tijni mar puonjo jopuonjre kuom tiyo gi kompiuta kata laptop, entie gi nengo e aluora nikech omiyo nyithindogi rieko kaka ginyalo tiyo kod gigi kod kompiuta gi, kuom timo research gi operating gik moko mang'eny

Tijni mar puonjo nyithindo, jopuonjre kaka nya tiyo gi laptop kata pads gi ahero nikech sama apuonjogi be anbe apuonjora ka, amedo puonjora kendo amedo ng'eyo kaka gigi tiyo .Kendo iyudo ka sama apuonio jogi iyudo kendo ka abiro gi idea ma, manyien kuom operating, kuom tiyo gi ipad ni

Morni mar kich itiyo kode wang'ayore machalo kama. Mokuongo ne itiyo kode kaka mo maketo gik moko kik kethre. Iyudo ka ne iloso kode rech kendo oketo rech bedo ndalo mang'eny maok okethore. Mar ariyo mor ni itiyo kode kaka yath. Iyudo kothiedho tuoche mopogore opogore. Mar adek morni inyalo ti kode kaka eyor chiemo. Iyudo ka ng'ato nyalo kawe kendo owicho e mkati to chame. Moko inyalo yudo ka ng'ato tedo chae to ka osee tedo chae to okawo gini to otuomo morni gi kijiko to oketo e chae to orudo gi kijiko. Ka oserudo gi kijiko to okelo mit mar sukari cha e chae

Tijni mar pidho gwen e aluora wa eh jogweng' sana sana joma pidho gwen gi aneno ka giloso udi moket gi sing'enge alafu giumo gi mabati, mondo ka koth chwe kik chwe ne gwen gi. Ka gisetimo kamano to gikawo lumbe, gik ma warm gik mantie gi liet to giketo ei od cha. Ka giseketo to gikawo gwen, gweno to gikete, ka giseketo kanyo to gilosone nyaka kama ibiro ketne chiemo to ochamo. Mano e yo mokuongo ma aneno ka ji mang'eny ahinya tiyogo e aluora wa ka. Yo mar ariyo ma aneno kaji timogo tijni, aneno ka gikawo gwen gi, iyudo ka ng'ato nigi gwen mang'eny to owegi aweya e pap to gikwayo. To alafu seche moko iluongogi to imiyogi chiemo, kosemigi chiemo to gidonjo e ot. Ka gisedonkjo eot kacha, kocha iyudo ka gwen moko toko eot maginindeno. alafu ot mokuongo cha iyudo gwen gi, gitoko eudi moger negigi.

Gikma kelo mor maneno ka aneno pii to pii ka nitie bende iyudo ka kelo mor nikech omiyowa wagolo kiu mawan go mar pii cha. Aneno tong' ka, tong' be kelo ,eah, ber kendo kelo mor kabisa nikech inyalo tii kod ekaka chiemo to kwasechiemo to wayieng. Aneno law, lewni ka aneno nanga moro kata kitamba moro kantie iye, ka, kitambani inya tigo kata inya umri go kata koyo nitie, iumori kode, enbo okelo mor. Alafu aneno chupni airyo to chupni gi gikelo mor nikech inya tii kodgi kuom keto gik moko kendo kano gik moko kaginyalo kuno go pii, iketo pii tikano go pii, ikano pii eigi kata gik mopogore opogore eiye. Aneno basket, aneno okapu moro molos gi waya to ,okapuni nyalo, konyo nikech iyudo ka okonyi ka idhi e chiro iyudo ka okelo mor nikech ok ibed gi shida mar manyo gikmi, gima idhi tingo go gik miya go e chiro nikech in kode already

Tijni mar pidho winy gi wayudo e ber mang'eny ,mokuongo en ni winy gi keto dala bet maber, kendo gikelo nyis mar maridadi e dala ,mar ariyo pidho winy gi konyo wa nikech iyudo ka gitoko tonge, onge go wanyalo uso kata wanyalo tiyo go e chiemo to wachamo ,kendo ber mar ariyo mar adek mar winy gi kose pidh gi ma gi se dongo wanyalo uso gi ,kawa uso gi wayudo pesa makonyowa e tije wa ma kiot gi mamoko, tijni kendo iyudo ka yor mar pidho winy gi ,chieth meke winy gi inyalo ti go kaka mbolea kendo ka odhi oket gi e skuma kata oduma ,iyudo ka oduma ka ti e yo maber kabisa

Ber ma wayudo kuom tijni mar pidho diel, diende e aluora, mokuongo ni diendegi ka waritogi maber ma gibiro ma gibet madongo, wanyalo usogi e butchery kendo ma ti kodgi kaka iusogi ka chiemo. Kendo ring diel mit kabisa. Mar ariyo ni dielgi diendegi wanyalo nyiedho, ka wase nyiedhogi to wauso chak, chak mege diendegi. Iyudo ka chak mar diel en expensive kabisa moingo kata mar dhiang‘, Mar adek iyudo ka chiedhe diendegi wanyalo kawo kendo waketghi kamoro alafu wabiro keto e oduma kata oganda kabich kata sikuma ka waseketo to gin gi mbolea mang'eny kabisa ma ibiro yudo ka odumagi ti eyo maber kendo gigolo oduma madongo dongo.

Tijni mar pidho nyanya kata keyo nyanya nitie gi nengo kabisa e alwora madake ka iyudo ka ji mang'eny awach awacha ni ji te maa alworani tiyo kod nyanya e yo mar tedo iyudo ka gitedo jomoko be iyudo ka tiyo gi nyanyagi kuom loso kachumbari magiusogo chips kata smokie kata tong' be mawuotho e senta kaa. Mar adek iyudo ka nitie jouso be dhi waro nyanyagi e puodho kagisewarogi to gibiro giusone jogweng' ma alwora ka. Kendo ka giseuso ne jogweng' ma alworaka giyudo ohala mantie malo kendo aneno ka ngimagi dhi maber kabisa. Mar adek , nyanyagi inyalo ti kodgi kuom miyo dhok, inyalo miyo dhok kendo ka gikethore ahinya inyalo ketogi e puodho to kendo gimedo mbolea mar puodhocha kendo iyudo ka puodhoni biro golo oduma kata ombasa moro amora mibiro pidho e puodhono biro wuok e yo maber kabisa.

Gige tich midwma mondo otigo tijni mokuongo en iro. Gi lewni nanga molos maber kata kich ok nyal donje alafu irwako ogudu moro mantie gi net matiendeni kata kich obiro to ok nyal donjo eiye. Alafu gloves be idwaro, after gloves ikawo chupa, chupa ma ibiro kise kayo mocha to iketo e chupani, gik moko ma be idwaro irwak gambut inyalo rwako gloves be alafu iro. iro be idwaro alafu igo nekich gi.

Gige tich midwaro mokuongo en gambut, gloves, halafu chupa mibiro kete kisekeyo moo tiole, alafu iro moro be onego obedgo ma iole, ikeye wii gigi alafu nanga maumo nyaka, maumo nyaka nguti alafu ikao ogudu mantie gi net e wange to ogudu ni onego obed ni ouma nyaka, umo wiyi tee kendo en gi net e wange maweyi, ineno gik mitimo. Alafu gambut be onego irwaki kod gloves

Gima biro e pacha kaneno gini en, magingege to ngege gi chal kagima opidhgi e fish pond. To ma chalo kagima gimodhopii kata obanegi chiemo, gibiro chamo ewi pii.

Gima aneno timore ka, aneno punda, pundni ariyo ,to chalo kagima gine kumoro ma chieng ngenye kabisa. To aneno kagima pundni gi othagi nikech aneno ka remo wuok e dende. Chalo kagima jogi oketo pundni gi gitich matek kendo maonge chiemo nikech be aneno ka gidhero, aneno nyaka ka gin gi alama e dendgi kendo moko be otwe.

Gima timore kae, aneno pundni ariyo kotwe kendo aneno kagima pundnigi osetimo tich matek kabisa. Kendo aneno kagima oset ok gichiem, nikech aneno kaka gidhero. Aneno ka be aneno kagima ithagogi. Aneno kagin gi alama moko e dendgi kendo aneno ka gin e des gin kuma chieng' ng'enyie matiende ni kae kata yudo pi tekie.

Tijni meke pidho nyithi gweno nigi ber kendo nengo e aluora. Mokuongo ni nyithindo gi, nyithi gwen gi inya tii, inyalo pidhgi kendo ka osepidhgi iyudo ka gisebet madongo to gichako nyuolo tonge to tonge gi inyalo usi kendo kelo pesa. Kendo gwen gi inyalo, kosepidh gi magisebedo madongo inyalo tii kodgi e yor chiemo, inyalo yang' gi kendo tii kodgi e yor chiemo e otende madongo dongo kata e dala. Kendo chith mar gweno gi bende inya tii kodgi kaka mbolea kendo inyalo, kodhi oketgi e puodho chieth gwen gi imiyo puodho, gik mipidho e puodho tii e yoo maber ahinya

Gima timore ka aneno ma chalo swamp to aneno pi e puodhoni to aneno rech miluongo ni mumi be chalo ka gima owuok e swamp ni kendo waneno komanyo wang yo modok go e pi kumoyae

Gima timore ka aneno mumbni ariyo ka gin e puodho kendo puodhoni chalo swamp aneno ka gima gimanyo yo magi nyalo dok godo e pi nikech kuma gintiere ni en oko mar pi, koro gimanyo yo magi nyalo dok godo e pi

Ber mwayudo kuom tijni mar pitho michele, mokuongo mchele wanyalo tiyo godo kar yor chiemo kendo wanyalo uso gi kelo pesa kendo oboke gi modong' ka wanyalo tero ne dhok kendo dhok chamo kata wanyalo weyo gi e puodho to ka gise tou to gi medo puodho mbolea

Gima giminyalo togo kodo gini inyalo kaw kijiko tikete e mesa alafu idiye gi kijiko, kisediye gi kijiko tobro lokore um poda moro. Koselokore poda tinyalo, ki en yath mimiyo nyathi, inyarude gi pii, alafu imiyo nyathi madho

Gini iyudo kode, iyude e aluorawa. Itiyo kod ekuom keyo mchele, eeh, kendo kata wheat, mok ,plant, ombasa mar mok ngano, eeh